Kakonin kasit iip Kaa ipitar AK kameche Amani petit neiwegunee kasi nitok kosomok kasi aipun kasit konyoo ofisit nguung

Nitokni ko tinket nekitemishe. Ki atkinye keny ko kimakomi tinkok ara kicham kotemishe biik kobaishee mikombet ako kicham kobaishe eunekwach lakini eng' kasari ko kikowalak. Kikoit tingok cheketeme mbarenik, akot eik kora komuch keteme mbaret kebaishe mokombetab eik.

En yu komi chito ne kanam ng'ororyet, ago togo kole ng'ororyenoto kotindo anwet en katit. Uu kele chichi komuch kwendi nyikwoldo ng'ororyanito. Achame anee boishonito bo kerib ng'ororek ii, amun yon itinye ng'ororek komuch inyorjige bendo anan agot ialde inyorji ge chepkondok.

Bitoshek en kokwenyun ko mayach mising amun tom kochang'it cholwoknotet. Inyoru agot iwendi kemoe lakini magiiten kiy. Kora ko matatya igose chi ne koboriis anan kebar.

Tukuk chekeal en kokwenyun missing kotukuk cheu sukaruk, machanik, kora keale chumbik, kiberitit akot mwaita nekichopen tukuk kesusi, kora keale tukuk cheu sabunit nekiunen ngoroik ak nekimwetegee.

Kikowalak emetab raa, makou olikinye Keny akowaletab emet kokiib missing ngalekab musoknotet, amun ingiiro en kasarii kokiit ngalekab garisiek ,pikipikisiek, anan akot ko ndekeisiek yon imoche iwe lakini, koi atkinye keny ko kitamibune keldangung akoi it, oleimoche iwe. kora en ngalekab kengololchii chito anan imoche inyooru chi, komuch ibirtee kityok simoit en raa, lakini kit atkinyee keny i,kokimaagat iyoktee chi konyo konyor chichitok anan iwe olemi chichotok

Kiboiboichuni sabeet ing' oratunwek cheterter. cheuu nebo sigeet kecham kechobe magatiat nekiguure keki akechob amitwogik cheterter keboiboichi. Ko nebo katunisiet kora kogergei ak nebo sigeet amu kienye teta, korook kechob banyek, chootok pa teta akechb amitwogik cheterter sikoboiboichi biik. koneuu igortab konoret kocham kera keenye teta sikechob amitwogik cheterter kora

eng' yu kotoooku kariit nekiginde sekerik ap bandek chenyolilen. kariit niitok kotoku kole probox, akomi chito nekakolany tai. tukchemile biich eng'pikchaitni ko tukchekinyitita sekeri chuutok pa bandek kariit

Eng'yu komito magatiat nekegure keki , magatianda niitok kigisir kele merry christmas and happy new year. Ibooru kole magatianda ni kikichopchini beetut nikigiboiboichini siget ap cheiso kristo. Anee kie achame miising' ing'yu komagatiandanitok inendet amu anyiny magatiandani keguure keki miising'

Eng' yu komii panyek chekigi kartat chepo nego koraa agere makatet ng'way eng tapan u'gele yutok yu ko ole kienyee akealdoe panyek, mung'aret ab panyek kopa komanut mising' amun yo katou chito mung'aret ab panyek konyorchigei chepkondok.

Eng' pichaini komi logoek chegele tangururek. ing' koretnyo kegure tangururek akologoek ap tumdo chuutok. ya imeche iam logoekchutok kigure tangururek iiuni korok iyam komi selbetik